Ĩĩ nĩ ndĩhokete bengi cia kũrĩa njikaraga na mbeca ciakwa, nĩ tondũ ũndũ wa mbere, mũndũ nĩ akoragwo ekĩrĩte namba yake ya thiri, rĩrĩa akũigithia mbeca ciake, kwoguo gũtigĩrira atĩ mbeca ciakwa noniĩ ĩngĩhote gũciruta, kana gũciga, kũhũthĩra namba ĩyo yakwa ya thiri, wa kerĩ, nĩ njũĩ rĩrĩa ingĩtuĩka atĩ nĩ ndate kandi ĩria mũndũ ahũthagĩra kũruta mbeca ciake, nothiĩ bengi-inĩ ĩyo, na nduĩke wa kũmatarĩria kĩrĩa kĩrathire na mbere, na nĩ magũtuĩka a kũmĩhingithia kana a kũhotithia gũcenjia namba ya thiri yakwa, na nĩgetha harĩa kandi yakwa ĩrĩ, kana mũndũ ũrĩa wĩnayo, ndagatuĩke wa kũmĩhũthĩra kũruta mbeca ciakwa, na gũcihũthĩra ũru, kwoguo gũcũngĩrĩria thiĩ hathara, ningĩ ona bengi cia guitũ nĩ cikoragwo na andũ arĩa matuĩkaga agũcirora, ũtukũ na mũthenya, arĩa matigagĩrĩra atĩ mbeca ciakwa nĩ cigĩtwo wega, na atĩ kũngĩtwa nĩ kũrĩ na aici magũkorwo magĩũka, nĩ magũtuĩka a gũcirangĩra na akũmagiria kũiya, ningĩ ona rĩrĩa mbeca ciakwa cirarutwo kuuma handũ hamwe nginya handũ harĩa hangĩ, nĩ cikoragwo na agitĩri arĩa makoragwo magĩcigitĩra wega.

Kĩndũ gĩkĩ kĩroneka, nĩ atĩ nĩ nyamũ ĩrĩa ĩtũmĩkaga harĩ kũiriga ngiri mĩciĩnĩ, kũrĩa tarĩngĩ kũrarĩithio ngũkũ, kana ona kũirigĩra kũndũ kũrĩa ngũkũ ĩkaraga, nĩgetha ngũkũ cikagĩa na rĩera rĩega, na ona ũgakora atĩ, rĩrĩa mũciĩ wĩirigĩtwo na nyamũ ĩno, ngũkũ nĩciremagwo gũthiĩ mĩgũndainĩ ya arĩmi, tondũ rĩmwe nĩũkoraga rĩrĩa nyamũ ĩno ĩtahũthĩrĩtwo, ngũkũ no cihote gũthiĩ mũgũnda, na ngũkũ kaingĩ okorwo nĩ ũhandĩte mboga kana matharũ, kana thibinaji, nĩũkoraga atĩ ciathiĩ mũgũnda, nĩcigũtuĩka cia gũgũthũkĩria irio icio, na ũgakora atĩ, ndũgũtuĩka wa gũkorwo ũgĩcigetha koguo ũgakorwo nĩ nĩhathara ũrathiĩ. Koguo kĩndũ gĩkĩ, ingiona ta kĩngĩagĩrithio na njĩra ya gũgĩtumania, okorwo kĩna marima manene manene, ũgakora atĩ nĩgĩbatiĩ gũtumanio, nĩgetha ona tũnyamũ tũrĩa tũnini mĩciĩinĩ, tũngĩũka kũingĩra mĩgũndainĩ yaku gũthũkangia, tũgakorwo ona tũtikũhota kũ kũingĩra. Ona ningĩ, no ũ ĩthondekwo na njĩra ĩngĩ hũthũ, na nĩgetha thogora wa kĩndũ gĩkĩ ũtuĩke wa kũgwa.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha, hakwa niĩ mwene ndĩrona tarĩ ũrĩmi ũrathiĩ na mbere. Ndirona haswa nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩrarĩmwo haha, no ngwĩcria nĩ tarĩngĩ nyanya, kana ona biribiri. No kũringana na ũrĩa ũrĩmi ũcenjetie gũkũ, gwitũ, wa mbere ndĩrona mũndũ ũyũ arahũthĩra hũma kũrĩmĩra mĩmera ĩno ĩhandĩtwo haha. Thikũ ici, andũ aingĩ matiendaga kũhũthĩra hũma kũrĩmĩra kana kũrĩmĩra mĩgũnda yao o ene. Kaingĩ ũrakora, nĩ ndawa maragũra, ĩrĩa ĩngĩhota gũthutũkania kumana ria na mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo. Okorwo nĩ mbembe, ũgacaria ndawa ĩrĩa ĩngĩhota kũhũrwo ria, na mbembe ciaku citigatuĩke cia kũũma. Ona mũrĩmi ũyũ no atuĩke atĩ nĩ mbombo akũgũra, athiĩ acarie ndawa ĩrĩa ĩngĩhũrwo mĩmera ĩno yake, na nĩgetha gũthutũkania ria na mĩmera ĩno. Na nĩgetha ona mĩmera ĩno ĩtuĩke ya gũkũra wega. Kũguo mũrĩmi ũyũ, nĩ agũtuĩka wa kũhũthia wĩra wake, na kũnina mĩmera ũrĩmi-inĩ wake. Ningĩ ona tondũ kũroneka gũtiraura, no atuĩka wa gũcaria mĩberethi, atuĩke wa kũhũra mĩmera na mĩberethi ya.

Haha, tũrona andũ aya nĩmacani maratuĩka a gũtua, macani, rũrĩrĩinĩ rwakwa, nĩho andũ aingĩ monagĩra mũgate wao wa o mũthenya, na makahota kũhingia mabata mao maingĩ marĩa makoragwo namo mĩciĩnĩ okorwo nĩ kũrĩha bithi, okorwo nĩ kuona gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, haha nĩho matuĩkaga a kuonera ũboco wao, na nĩũkoraga, mũndũ tũ ũyũ arĩkia gũtua, tondũ akoragwo agĩtua agĩkĩraga mahũa ma macani make gĩkabuinĩ gĩkĩ tũrona, arĩkia gũtua, akame akamathurania, marĩa mega na marĩa moru atanatwara gĩthĩinĩ kĩa macani, kũrĩa mathiaga, makathimĩrwo macani marĩa matuĩka a gũtua o mũthenya o mũthenya na kiro, na rĩngĩ nĩũkoraga ona, nĩgũkoragwo na marori marĩa matuĩkaga a kũgĩ ma kũgĩra macani maya, ũgakora mũndũ nĩamatwara hau kĩrorinĩ kĩu, agathimĩrwo kĩ kũringana na macani marĩa atuĩka wa gũtua mũthenya ũcio, na agatuĩka wa kũrĩhwo kũringa na macani make, kũrĩa mathiaga makomithio, koguo nĩwonaga andũ aingĩ nĩmonaga mũgate wao wa o mũthenya arĩa maratua, arĩa marathimithia, arĩa maratwara macani mao kĩganda-inĩ.

Ici cironeka nĩ mbegũ cia kũhanda irio cia mahiũ, no ũkore ta rĩngĩ nĩ thara ũrahanda no ũkore hena mbegũ cia thara kana ona nyeki mwanya mwanya, mĩthemba mwanya mwanya ya nyeki ĩrĩa ũtuĩkaga wa kũhanda ona ningĩ nĩ kũrĩ irio ingĩ cia ng'ombe ũkoraga no ũgũre mbegũ thoko-inĩ ya agũri a indo cia mĩgũnda kana mahiũ, ũgakora atĩ mbegũ ta ici nĩ cikoragwo cĩgĩka wega mũno, kwoguo ũgakora irio ici cia ng'ombe nĩ cituĩkaga cia gũkũra wega tondũ nĩ ũrona nĩ mbegũ cithurĩtwo na cigekĩrwo gĩkĩro kĩa igũrũ kwoguo ũgakora okorwo nĩ thara ũgakora nĩ thara wĩna riri mũno, okorwo nĩ nyeki ũkona nĩ nyeki ĩtumanĩte na ĩrakũra wega ũndũ ũgũtua na ũtuĩke wa kũhe mahiũ maku, na indo ici nĩ ũkoraga nĩ cia kwongerera iria mũno harĩ ng'ombe yaku, ũgakora atĩ wacituĩra nyeki ĩyo na thara ũcio kana mahuti marĩa mangĩ mahũthagĩrwo ũgakora ng'ombe yaku nĩ ratuĩka ya gũkũhe umithio mũingĩ mũno na iria rĩrĩa ĩrakũheaga ũgakora nĩrĩrongereka na kwoguo we ta mũrĩmi ũgatuĩka wa gũtongera hau na ũgatuĩka wa kwona mũgate waku wa oro mũthenya kumana na ũndũ ũcio.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrakena mũno, tondũ nĩ ndĩrona mũrĩmi ũyũ, nĩ mũrĩmi wĩna kĩo kĩingĩ mũno. Ngona atĩ, mbembe ici ahandĩte, nĩ atuĩkĩte wa kũgayania mũgũnda wake wega, atĩ thĩ, nĩ arakorwo nĩ ahandĩte matunda maya, matunda marĩa twĩtaga meroni gwitũ, na ũgakora atĩ meroni ici nĩ cirakũrĩra thĩ, na irio irĩa ikũragĩra thĩ nĩ ũkoraga kaingĩ, nĩ cituĩkaga cia kũgitĩra tĩri waku kumana na kũhĩa nĩ riũa mũno, na ũgakora ona ũgunyi wa tĩri nĩ ũratuĩka wa kũgitĩrwo. Na nĩkĩo ũrona, mbembe ici ciao ciĩna riri mũno, tondũ thĩ nĩ cigitĩirwo maĩ marĩa me thĩ me tĩri-inĩ, na tĩri ona guo ũgatuĩka wa kũgitĩrwo kumana na gũkuuo nĩ maĩ, kana rũhuho. Ningĩ, nĩ ũkuona atĩ irio ici citiratuĩka cia cindanĩra riũa, tondũ mbembe ci igũrũ na meroni ciĩ thĩ. Na ũkona irio ici nĩ cirakũranĩra ciĩna riri mũno, na mũrĩmi ũyũ nĩ aroneka nĩ oĩ kũhũthĩra mũgũnda wake, na nĩ arĩ na ũũgĩ mũno mũingĩ mũno wa ũrĩmi, na nĩkĩo ũrona indo ici cierĩ, ciĩna riri mũingĩ ũũ. Na ningĩ nĩ ndĩrona ta araitĩrĩria maĩ, nĩgetha irio ciake cikũre wega.

Ũyũ haha, ndĩrona tarĩ ũrĩmi wa ikwa. Na ikwa, kaingĩ ũkoraga atĩ kamũmera gaka tũrona haha, nĩko ũtuĩkaga wa gũtinia. Mũmera ũyũ, arabu ũgatuĩka wa kũũthika tĩri-inĩ, ũkenja irima, ũgekĩra thumu, kana bataraitha, na ũgatuĩka wa gũitĩrĩria maĩ. Thutha wa tũu tũmĩmera wahanda twanjia kũgĩa mĩrita, ũgatũruta hau irima-inĩ rĩu, ũgathiĩ mũgũnda-inĩ rĩu waku, ũkenja marima, ũgatũhanda rĩu wega o irima o kamũmera irima-inĩ tondũ rĩu mbere-inĩ ũgũtuĩkĩte wa gũtũhanda tũmĩmera tũingĩ irima-inĩ rĩmwe. Koguo ũkoya ũgathi ũkenja irima irima irima, arabu thutha wa ũguo, ũgatuĩka wa gũtũhanda. Koguo rĩrĩa twatuĩka twa kwĩnyitĩrĩra tuo twene, kana mbere ya twĩnyitĩrĩire okorwo gũtirĩ na mbura ya kũigana, no ũtuĩke wa gũtũitĩrĩria maĩ maku. Na rĩrĩa wona no twĩtirie tuo twene, ũgatuĩka wa gũtũitĩrĩria thumu na bataraitha gũtũma tũkũre wega, na thutha wa ta mĩeri ĩtandatũ, no ũtuĩke wa gũthiĩ, na kũrora kana nĩ citũĩkĩte ũrĩa ingĩenjwo, na nĩgetha ũtuĩke wa kuona ikwa inene ũũ tũrona haha.

Ndona ũyũ, meciria marĩa maroka meciria-inĩ makwa, nĩ atí, ũyũ mũrĩmi nĩ mũrĩmi wĩna kĩo mũno, na nĩatwĩka wa kũrĩra kĩo gĩake, na kuona magetha manene na mathaka ũũ, nĩ kuona atĩ mũrĩmi ũyũ na nĩũrona ũrĩa akenete anyitĩte magetha make, kuona atĩ wĩra ũrĩa arekĩrĩire mũgũnda-inĩ wake kũrĩma kĩndũ gĩkĩ nĩwatwĩka wa kũmũhe maciaro, na nĩkĩo aroneka e mũkenu ũũ tondũ atĩka wa gũtwara, magetha maya make thoko-inĩ nĩagũtwĩka wa kũgunĩka na gũcokerio mbeca, na mbeca icio níagũtwĩka wagũ, twĩka wa kuona bainda, thutha wa kũrutithania mbeca iria atwĩkĩte wa kũhũthĩra, rĩrĩa agũtwĩka wa kũrutithia wĩra na kũgũra mbegũ nakũrĩmithia, na mbeca iria ona, ũkona nĩatwĩka wa kuona baida, na thutha wa kuona bainda nĩho ũkoraga mũrĩmi nĩahota kũhingia mabata macio make mangĩ ma, mabata macio make mangĩ ma, kũrĩha bithi, kuona irio ciake cia o múthenya, na maũndũ mangĩ maingĩ mangĩ.

Ndona ũũ, nĩndwĩkaga wa kuona atĩ, arĩmi aya nĩmatwĩkĩte agũkũria mbembe ciao, cigatwĩka cia gũkũra, cikoma, na magatwĩka a kũgetha, na rĩrĩa arĩmi matwĩka a kũgetha, mbere ya kĩ kĩmera kĩu kĩngĩ kĩanjĩtie, nĩmatwĩkaga a kũrekereria ng'ombe ciao na nĩgetha cigathií mĩgũnda-inĩ cikĩrĩaga mahuti na ria rĩrĩa rĩkũrĩte kũu thĩ, na tondũ nĩtũrona arĩmi aya nĩtu matiatwĩkire a gũtema mabebe mao, nĩũgúkora atĩ ng'ombe nĩ ici cirekereirio gũkũ, nĩcigũtwĩka cia gũthi cikĩrĩaga mbembe iria ciatigarire, na mabebe maya matwĩkĩte, ma gũtigwo mũgũnda, kuona a tĩ mabebe ũrĩmi-inĩ wa mbembe makoragwo marí irio cia mahiũ, kũrĩa wonaga ríu ta ng'ombe ici cirekereirio gũkũ ũ, nícigũtwĩka cia kũrĩa ria, na citwĩke cia kũheria mũgũnda ũyũ na kũútheria, na oho citwĩke cia kũũhe thumu tondũ nĩcigũkorwo cikĩruta thumu ũrĩa ũhũthĩkaga harĩ kũrĩma irio mĩgũnda-inĩ, na ũgakora atĩ, mũgũnda ũyũ thutha nĩũgũtwĩka wĩ mũtheru, notwĩke wĩ mũnoru, na mũrĩmi atwĩke wa kũhũthĩrio wĩra wake.

Maũndũ marĩa ma bata haha nĩ atĩ nĩ ndĩrona mboco cia mĩthemba ĩna na mboco ici ithatũ cia cio nĩ ndĩrona nĩ iria cikoragwo ciĩ njega tondũ nĩ wonaga mũndũ arĩa mboco ici ndatuĩkaga wa gũthũkĩrwo nĩ nda na kwoguo mũndũ o wothe ona arĩa marĩ mathĩna mwanya mwanya ma nda no matuĩke a kũrĩa mboco ici, ningĩ ona nĩ ndĩrona nyanya, nyanya iria citũmĩkaga harĩ kũruga irio mĩthemba mĩthemba na cigatuĩka cia gũthakaria irio na gwĩkĩra irio mũcamo mwega, ningĩ ona nĩ ndĩrona broccoli haha na broccoli nĩ ciĩrĩkanaga atĩ cikoragwo na gũteithia andũ makorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na cigatuĩka cia gũtũma mũndũ akũre arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na atekũgwatwo nĩ mĩrimũ. Ningĩ nĩ ndĩrona mũthemba wa gĩtũngũrũ haha kĩrĩa kaingĩ kĩhũthĩkaga harĩ kũruga nyama na gũthakaria irio ona ningĩ no ũhũthĩre gĩtũngũrũ gĩkĩ kũruga irio mĩthemba mĩingĩ ningĩ no ndĩrona hoho, hoho iria cikoragwo ciĩ ndune na cituĩkaga cia gũthakaria irio na indo ici ciothe nĩ citeithagia harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Haha tũrona atĩ ũyũ nĩ mwendia wa gĩtũngũrũ na mũgũri, na haha tũrona atĩ ĩno nĩ thoko. Na mwendia ũyũ kaingĩ tũrona kĩrĩa endagia mũno nĩ gĩtũngũrũ tondũ nĩ tũrona haha gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ arendia tiga itũngũrũ ici cituĩkĩte cia kũigwo haha. Na nĩ tũrona ona nĩ arĩ na agũri tondũ haha nĩ tũrona nĩ gĩtũngũrũ aratuĩka wa gũthimĩra mũgũri na nĩgetha atuĩke wa kuona kana mũigana wa gĩtũngũrũ kĩrĩa arenda nĩ kĩiganĩte. Na ningĩ nĩ tũrona haha hena mũndũ ũrathura gĩtũngũrũ kũringana na ũria a kwenda gĩake kĩigana. Tondũ nĩ ũkoraga kũrĩ agũri mendaga itũngũrũ irĩa nene na nĩ ũgũkora atĩ he agũri mendaga tũtũngũrũ tũnini. Kwoguo mũndũ nĩ aheagwo ũhoti wa gwĩcagũrĩra na nĩgetha okorwo nĩ akuona gĩtũngũrũ kĩrĩa kĩramũkenia agatuĩka wa gũgĩcagũra. Na mwendia ũyũ nĩ aroneka nĩ athũkũmaga mũno tondũ akorwo ndangĩthũkũmaga mũno ndangĩgũrĩte itũngũrũ ici ciothe tũrona aigĩte haha. Kwoguo wendia wa itũngũru nĩ ũroneka tĩ wendia mũũru.

Nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũgũnda mũnene mũno, na thikú ici, mahinda maya tũrĩ, nĩũrakora atĩ mĩgũnda, nĩrathiĩ ĩnyihĩte mũno tondũ andũ mathiaga magayanĩte ũgakora atĩ rĩu ona gũkora mũndũ wĩna mũgũnda mũnene nĩ hinya mũno no mũndũ ũyũ nĩaroneka arĩ ona ũhoti wa gũkorwo na múgũnda mũnene, ũrĩa ekĩrĩire kĩo kĩingĩ mũno, tondũ nĩtũrona mũrĩmi ũyũ nĩahandĩte indo nyingĩ mũno, na thaka mũno mũgũnda-inĩ ũyũ wake, kuona atĩ ciĩna riri, citirĩ na ria, nĩcirĩmĩirwo, na nĩkĩo cironeka ciĩ thaka ũ, na mĩkaro yacio nĩroneka nĩ mĩthaka mũno, kuona atí, ta rĩngĩ mũrĩmi ta ũyũ wĩna mĩgũnda mĩnene ũũ, kaingí ahũthagĩra matinga kũrĩma, ũgakora atĩ matinga nĩmo marĩmĩte, makahũra haru, arabu agatwĩka wa kũhanda ona matinga macio, ningĩ hoka nĩ kũrĩmĩra, ũgakora mũrĩmi ta úyũ, tondũ mũgũnda ũyũ nĩ mũnene, akũrĩmĩra na ndawa, na ndawa icio nício ũkoraga nĩ macini cirahũthĩrwo, koguo ũrĩmi thikũ ici nĩũtwíkĩte wa kũhũthĩra tekinoronjĩ mĩthemba mĩingĩ, na koguo ũrĩmi ũgatwĩka nĩũrahũtha makĩria.

Ũrĩmi ũyũ tũrona haha nĩ wa mananathi, na mananathi maya maroneka mahandĩtwo gĩcigo kĩnene mũno kwona mũrĩmi ũyũ nĩ ahandĩte mwena ũyũ na mwena ũyũ ũngĩ na tũkona ona kũrĩa mbere notamo mahandĩtwo, kwoguo tũkona mũrĩmi ũyũ wa mbere nĩ mũrĩmi wĩna kĩo kĩingĩ mũno wa kerĩ tũkona mũrĩmi wĩna ũmenyo wa kũhanda mananathi. Wa gatatũ tũkona nĩ mũrĩmi wĩhotete kwona arĩmi aya anini kaingĩ nĩ ũkoraga matirĩmaga mĩgũnda mĩnene kwoguo mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi wĩhotete na nĩkĩo tũrona ena mũgũnda mũnene mũno, na agatuĩka ona wakũhanda kũndũ kũnene ũũ. Mananathi maya nĩ maroneka me hakuhĩ gũtuo tondũ nĩ tũrona nĩ ta makũrĩte kwoguo mũrĩmi ũyũ nĩ ekwona baita ĩrĩa ĩgũtuĩka ya kũmũcokeria hinya ũrĩa arutĩte akĩrĩma mananathi maya na agacoka agatuĩka wa gũcokerio hinya ũrĩa arutĩte wa kũrutithia wĩra ona ningĩ kũgũra mbegũ ona ningĩ kũrĩmithia, kwoguo mũrĩmi ũyũ nĩ agũtuĩka wa kwona baita na atuĩke wa gũthiĩ na mbere gwĩkĩra kĩo harĩ ũrĩmi ũyũ wake.

Ũyũ nĩ tũrona atĩ nĩ mũtungo. Na mũtungo nĩ kĩndũ nyendete mũno. Koguo, kũharĩria kĩndũ gĩkĩ, no ũthiĩ okorwo wĩna mbembe mũgũnda-inĩ, harĩa ndĩrona mũndũ ũyũ ona ena cio hau thutha, no ũthiĩ ũgacaria mbembe ĩrĩa ĩtarĩ nyũmũ mũno. Ũgakora atĩ, okorwo mbembe ciaku nĩ kũũmĩrĩra ciromĩrĩra, nĩ hinya mũno wone mbembe cia mũtungo tondũ mũtungo ndwendaga mbembe nyũmũ, wendaga mbembe njũa biũ. Koguo, ũgathiĩ ũgacagũra kana ona no ũthiĩ thoko, tondũ kũrĩ andũ mendagia mĩkahũro thoko-inĩ. Koguo thutha wa kũgũra, kana gwĩyethera mũgũnda-inĩ, ũgoka, ũkaruta mahuti macio ma igũrũ marĩa makoragwo nĩ ta momĩrĩire, ũkamonora, ũgatigia mahuti macio ma thĩiniĩ mahũthũ. Ũgekĩra mbembe ciaku thuburia-inĩ, ũgekĩra maĩ no ũgatuĩka wa gwĩkĩra cumbĩ, ũgaakia mwaki waku, na ũgatuĩka wa gũcitherũkia. Mũndũ ekĩraga cumbĩ nĩgetha mbembe icio cituĩke cia kũgucia cumbĩ ũcio, na cituĩke cia kũhĩa cirĩ thaka. Ciatuĩka cia kũhĩa, ũtuĩkaga wa gũciteng'ũra, ũgaita maĩ macio marĩa no ũhe ng'ombe, ũkonũra mũtungo waku, na ũgatuĩka wa kũũrĩa, na ũgatuĩka wa gũkena.

Ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ nyendete mũno gwĩka, kaingĩ rĩrĩa kwĩna mambũra matiganĩte, no aca, ndiendete gũthiĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mambũra matiganĩte, tondũ nĩ ũkoraga atĩ, gũkũ kũndũ andũ mathiaga rĩrĩa mambũra marĩ, koguo ũgakora nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno, koguo ũgakora ona ndũgũkenerera kũndũ gũkũ mũno koguo rĩrĩa niĩ ndathiĩte rĩa mbere, twathiĩte mambũra ma ndithemba, na nĩkwarĩ na andũ aingĩ mũno, na nĩndakorire atĩ onokwarwo kwarĩ na andũ aingĩ nĩndakenereire ũndũ ũyũ, tondũ nĩndahotire gũtubĩra, ngĩhota guota riua ndĩna thayũ, no ndiakenire mũno tondũ niĩ ndiendete rĩrĩa kwĩna andũ aingĩ. Koguo, nĩndatwarĩtwo nĩ aciari akwa rĩrĩa ndarĩ mũnini, niĩ na arĩa tũciaranĩirwo nao, natũgĩtuĩka a gũkenerera ũndũ ũyũ, natũgĩtuĩka a kuona iria rita rĩa mbere, iria rĩrĩa ũtangĩtuĩka wa kuona mũico warĩo, na ũndũ ũcio nĩwangegirie mũno, na ũkĩngenia mũno, na nĩũndũ itakariganĩrwo, no okorwo thaici nĩndĩrenda gũthiĩ, ndiendaga gũthiĩ rĩrĩa kwĩna mambũra, tondũ nĩũkoraga nĩũgũkora andũ aingĩ, na nĩĩ nyendaga rĩrĩa gũtarĩ na andũ aingĩ nĩgetha ngahota gwĩkenera biũ.

Ngari cia gũkua na moko nĩcihũthĩtie gũthama kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ. Okorwo ta rĩngĩ ũgũthiĩte taũni-inĩ kũgũra indo ta rĩngĩ cia kwendia nduka-inĩ, yaku kana okorwo nĩ thoko wĩ nayo. Ũgakora atĩ nĩ ũgũtuĩka wa, handũ ha kũnoga we ũgĩkuĩra ta rĩngĩ na moko, kana mũgongo, kana mũtwe, no ũkore nĩ ũgwĩta mũndũ ũyũ wa gũkua indo na ngari ya moko, agatuĩka wa gũgũtwarĩra indo ici. Okorwo ũrenda citwarwo handũ harĩa ũgũkuĩrwo nĩ getha ũtuĩke wa gũthiĩ mũciĩ gwaku kana thoko-inĩ yaku kana harĩa nduka yaku ĩrĩ. Ningĩ no ũkore atĩ no atuĩke wa gũgũkuĩra okorwo nĩ nguo ũrenda gũkuĩrwo agagũkuĩra. Na nĩ ũkoraga nĩ arakũhũthĩria ona mĩthiĩre yaku kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ tondũ ndũgũtuĩka wa kũnoga no kũmũbuata ũkũmũbuata ihenya, tondũ rĩmwe ona andũ aya matikoragwo marĩ ehokeku no ũkore atĩ agũthiĩ ihenya, athiĩ athiĩte na indo ciaku. Kuũguo ũkamũbuata na marĩhi ma gũkuĩrwo indo na ngari ici cia moko matokoragwo me maingĩ mũno. Uguo ũgakora nĩ mĩnoga yaku ĩgũtuĩka ya kũnyiha na ndũgũtuĩka wa kũhũthĩra mbeca nyingĩ.

Hakwa niĩ mwene ndiendete kĩndũ gĩkĩ kana ũrĩmi wa ngũrũe na nĩ ũndũ ngũrũe harĩa cirarĩithĩrio nĩ ũkoraga nĩ haranunga mũno. Kwoguo ũgakora ona okorwo nĩ mũciĩ wathiĩ gũcera na andũ acio makoragwo makĩrĩithia ngũrũe ugakora mũciĩ ũcio nĩ ũranunga mũno na ũgakora ona ndũrenda gũikara kũndũ ta kũu mũno. No ũndũ ũrĩa ingĩendera ũrĩmi wa ngũrũe nĩ atĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũrĩ mbeca nyingĩ mũno na ngũrũe citirĩ mabataro maingĩ. Kwoguo ũgakora atĩ kũiga ngũrũe ndũgũkorwo ũkĩhũthĩra mbeca nyingĩ. No rĩrĩa ciatuĩka cia gũkũra na ũkendia ũgakora thoko yacio nĩ nyingĩ na nĩ nene mũno, kwoguo ndũgũthĩnĩka ũgĩetha thoko. Wa kerĩ, nyama ĩno nĩ yendetwo nĩ andũ aingĩ mũno, kwoguo o ho ũgakora nĩ ũrona baita nyingĩ mũno. Ningĩ ũkũria wa ici nyamũ ndũhũthĩraga mbeca nyingĩ kwoguo baita ĩrĩa ũgũkorwo ũkiona ũgakora nĩ nyingĩ gũkĩra ona mahũthĩro marĩa ũhũthĩrĩte. Ningĩ ngũrũe ĩmwe no ĩciare nginya ciana ithathatũ, kwoguo kũgĩa na ngũrũe nyingĩ nĩ ũhũthũ mũno.

Maya nĩ makunũ no niĩ mwene ndĩendete makunũ no nĩ ngũmũteithia kũharĩrĩria makunũ, woyaga makunũ maku ũkamathambia wega ũkamakamũra na ũkamathambia rĩngĩ, tondũ rĩmwe no ũkore nĩ makoragwo na tũtambi kana tũgunyo kwoguo no nginya ũtigĩrĩre nĩ wa mathambia wega na ũgatuĩka wa kũmakamũra wega na ũkamathambia rĩngĩ, thutha wa kũmathambia na gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathera na gũtirĩ na tũnyamũ tũngĩgũthũkĩra, ũkoya gĩtũngũrũ gĩaku ũgatuĩka wa gũgĩtinĩria thaburia-inĩ, ũgakera maguta maku ũgakaranga gĩtũngũrũ gĩkahĩa wega, kĩhĩa ũgatuĩka wa gwĩkĩra nyanya ciaku na cio nyanya ũgekĩra ũgakunĩka, ciatuĩka cia kũhĩa wega atĩ nĩcigũkũhe gathubu gathaka ũgatuĩka gwĩkĩra o korwo nĩ wendete indo ici cicamagia irio wega ũgekĩra iria ciothe ũkwenda na ũgatuĩka wa gũ Okorwo nĩ ci gũthũkagĩra no ũtuĩke wa gwĩkĩra makunũ maku oro ũguo ũtuĩke wa kũmakaranga na makunũ matiendaga kũhĩa mũno, ũguo ũgũkora ũkũmekĩra ta ndagĩka ithano nginya ta mũgwanja hau thutha ũcio ũtuĩke wa kũrĩanĩria.

Gĩkĩ tũrona haha nĩ gĩtheri, na gĩtheri nĩ irio agĩkũyũ matuĩkĩte a kwenda mũno, na rũrĩrĩ rũu nĩrwendete irio ici tondũ wa mbere, ũkoraga nĩcio marĩmaga mũno ũgakora andũ marĩmaga kaingĩ mbembe citukanĩtio na mboco. Ũrĩa ndĩaga irio ici, okorwo nĩ gĩtheri kĩa njũa, niĩ nyendete gĩtheri kĩa njũa na haha ndĩrona ta mbembe ici ciĩ njũa, no mboco nĩ nyũmũ, koguo wa mbere, no ũtuĩke wa gũkaranga gĩ gĩtheri gĩkĩ gĩaku, na gĩtũngũrũ, na kanyanya, ũgatuĩka wa gũcireka cikarangĩke, na ũkarĩa. No ũtuĩke ona wa kũkima, ũgathitha waru ciaku, ũgetha marenge kana kanyũria, ũgatuĩka wa gũcitukania, ũgatherũkia, ũgakima, na ũkona mũkimo waku. Ningĩ ona no ũtuĩke wa gũthithĩra waru, ũkere mboga yaku, ũtinie karati ciaku, na gĩtungũrũ ciaku na nyanya ciaku ũgatuĩka wa gũciruga na gũcikaranga wega ciĩ hamwe ũgekĩra gĩtheri gĩaku, ũkareka cihie, na gĩtheri kaingĩ niĩ nyendaga kũrĩa na makondobia tondũ gĩtheri na makondobia cikorogwo ciĩ irio thaka mũno, na andũ nĩmaciendete mũno.

Ici, ciĩtagwo njũgũ. Na njũgũ nĩ ciũĩkaine atĩ nĩ irio cikoragwo na hinya mũno, na ciheaga hinya mwĩrĩ waku. Kũguo cigatuĩka ciagũtũma ũkorwo na ũgima mwega mũno wa mwĩrĩ. Nĩ gũkoragwo na njũgũ ici ndune, na nĩ kũrĩ njũgũ ingĩ citakoragwo ciĩ ndune. Niĩ nyendete ici ndune, tondũ nĩ cikoragwo na cama mũno harĩ niĩ. Koguo, ũrĩa ici ndune cituĩkaga cia kũrugwo, no ũtuĩke wa gũciĩkĩra thuburia-inĩ yaku, na thuburia-inĩ ĩyo ũtuĩke wa gwĩkĩra cumbĩ mũigana mũingĩ. Ũgaĩkĩra cumbĩ thĩ, arabu ũgatukania na njũgũ ici ciaku ndune. Ũgatuĩka wa gũciruga ũgĩcikorogaga ũgĩciurugaga, na nĩgetha cituĩke cia kũnyita ũrugarĩ wega, na cituĩke cia kũhĩa nginya kũu thĩiniĩ. Thutha wa gũciuruga ta ndagĩka ithano nginya ikũmi, no ũtuĩke wa kuoya ĩmwe, ũmĩũnũre, na ũtuĩke wa kũmĩrĩa, wone kana nĩ hĩu wega. Thutha wa kũhĩa, no ũtuĩke wa gũciĩkĩra kamũkebe-inĩ harĩa ũrĩtuĩkaga wa gũcirĩa o kahora kahora, na nĩ irio cikoragwo ciĩ thaka mũno.

Rũgano rwĩgiĩ atĩ andũ maumire, maumanire na nũgũ, niĩ hakwa, ndiũwĩ ka nĩ njĩtĩkie, kana nĩnjage gwĩtĩkia, tondũ ũguo nĩguo niĩ ndathomithirio cukuru-inĩ, na akorwo ndathomithirio ũndũ ũngĩ, noguo niĩ ingĩa ĩtĩkirie, koguo niĩ hakwa, ndiũwĩ ka andũ nĩmaumanire na nũgũ, no niĩ, kũringana na ũndũire wakwa, njũĩ atĩ twaumanire na gĩkũyũ na mũmbi, angĩ metĩkagia atĩ maumire kuma iru rĩa, rĩa rĩa, kĩrimũ, na aingĩ andũ aingĩ rĩu arĩa metĩkĩtie ũhoro wĩgiĩ Ngai, mowĩ atĩ nĩ Ngai watũmbire kumana na awa na andamu, koguo harĩ niĩ ngwĩciria o mũndũ o mũndũ harĩ ũrĩa etĩkĩtie, kũrĩ ũgwĩtĩkia atĩ, aumanĩte na nũgĩ, agĩũka akũrĩte akũrĩte, agĩtwĩka nginya mũndũ, na nĩkũrĩ niĩ, nĩ njĩtĩkĩtie atĩ ndaumanire na gĩkũyũ na mũmbi, na nonjĩtĩkĩtie atĩ no Ngai wanyũmbire, na o mũndũ nĩarĩ na...

Nyũmba nyingĩ gĩcagi-inĩ nĩ ũgũkora cikoragwo ciakĩtwo ũũ, na kĩndũ gĩkĩ ũrona haha kĩhũthĩkaga gũtee ndogo nĩgetha ndogo ndĩgatuĩke atĩ nĩ ĩracoka nyũmba-inĩ, ĩrahaica na nyamũ ĩno na ĩgatuĩka ya gũteo nja. Ũrĩa ĩngĩruta mũndũ gwĩka ũũ nĩ atĩ wa mbere ũgũtuĩka wa gũakia mwaki, gwitũ mũndũ ethaga ngerecũ na ngerecũ nĩ tũkũ tũtũ tũnini. Ũgatuĩka wa gũtũbanga wega, ũgetha karatathi, ũgatuĩka wa gũgakania, na tondũ ngerecũ nĩ hũthũ cigatuĩka cia kũhĩa na ũgatuĩka rĩu ta rĩngĩ wa kuongerera mĩcakwe, thutha ũcio ũgekĩra ngũ ciaku. Ũyũ mũndũ tũrona nĩ ngima araruga, kwoguo kũruta mũndũ kũruga ngima, ngũtuĩka wa kũmwĩra atĩ wa mbere abatiĩ gũtherũkia maĩ make na atigĩrĩre atĩ nĩ matherũka wega biũ. Thutha wa maĩ gũtherũka, ũkongerera mũtu mũnini mũnini nginya ũtigĩrĩre atĩ ngima yaku nĩ yaigania mũtu. Thutha ũcio ũtuĩkaga wa kũmĩthonga biũ, ũmĩthonge nginya ũtigĩrĩre atĩ ndĩrĩ na mũtu. Ũtuĩke wa kũmĩkunĩka na thutha wa ndagĩka twenty

Haha, tũrona atĩ nĩũkũria wwa mahũa na nyũmba ici cikoragwo cithondeketwo atĩ mũrĩmi no atuĩke wa kũgirĩrĩa mĩrimũ, kana tũtambi, na rĩera rĩrĩa rĩgũkorwo tũnyũmbainĩ tũtũ koguo no ũkore nĩaratuĩka wa kũhota kũrora ũrĩa rĩera rĩa nyũmba ĩno rĩrĩ, na atuĩke wa kũrĩgarũra, kana kũrĩcenjia. Mũrĩmi ũyũ nĩtũrona nĩta etĩte andũ arĩa maroraga mahũa, kuona kana nĩmarakũra wega, kuona kana mena riri, kuona kana mena kĩrĩa gĩothe mahũa mabataraga, na kuona ona okorwo nĩmarakũra wega, kana no ũkore atĩ, ararora ithangũ, kuona kana rĩna mũrimũ, kana kuona kana rĩna tũtambi, na nĩgetha thutha wa ũguo, atuĩke wa gũtara mũrĩmi ũyũ, makinya marĩa angĩoya na nĩgetha mahũa make matuĩke ma gũkũra wega, na matuĩke ma kũmũhe ũmithio mwega, na nĩgetha atuĩke wa kuona bainda, kumana na ũrĩmi ũyũ wake. Koguo no ũkore aya nĩ ataramu, marenda gũtara mũrĩmi ũyũ wĩna kĩo na wĩrutĩire biũ, na nĩgetha mahote kũmũtara ũrĩa akuona umithio kumana na mahũa maya make

Ici niĩ ndĩciũĩ ta ngwacĩ, na ngwacĩ nĩ irio nyendete mũno mũno nĩũndũ nĩcihega mwĩrĩ wa mũndũ hinya, na handũ wa kũrĩa mũgate kana keki, kana mũkorogo kĩroko, niĩ nyendaga kũrokera ngwacĩ, na ũrĩa haragĩrĩria ngwacĩ, nĩatĩ, thiaga ngacigũra thokoinĩ, ngoka ngacithambia wega, ngatigĩrĩra atĩ ngwacĩ ciakwa nĩciathera, na citirĩ na gĩko, ngaciĩkĩra thuburiainĩ, na ngacitherũkia na maĩ. Hakwa niĩ ndiciĩkĩraga cumbĩ, tondũ ndĩrona ta mũndũ ũyũ aciĩkĩrĩte cumbĩ, no niĩ ndicikĩraga cumbĩ, ndĩcitherũkagia o na maĩ, ngacitiga cigatherũka, ndenda kũrora kana nĩ hĩu, ngoka ngacitheca na hũma, na ngaciteng'ũra okorwo nĩ hĩu, ngaciũnũra na ngacirĩania na cai. Ũndũ ũngĩ no ũtuĩke wa gũthitha ngwacĩ ciaku, na ũtuĩke wa gũciruga ũrĩa ũruganagĩria na irio ũkĩruga waru ciaku, ũgacĩkaranga, ũgacitukania tarĩngĩ na waru na mboga na karati, na okorwo wĩna gĩtheri no ũciruganĩrie, na ũgatuĩka wa kũrĩa irio ciaku, ũkenete.

Ũyũ ndĩrona nĩ ũrĩmi wa thibinaci na mũrĩmi ũyũ ndĩrona ta athondekete ka nyũmba karĩa akũhota kũrĩma thibinaci ciake na ahote gũcitĩrĩria maĩ wega na atuĩke wa gũcihe thumu na kĩrĩa gĩothe thibinaci ici ciothe cigũbatara, na nĩgetha cituĩke cia gũkura wega. Ũndũ ũrĩa kĩndũ gĩkĩ kĩngĩonjorithio kana kĩngĩthondekwo na njĩra ĩngĩ okorwo mũrĩmi ndarĩ na ũhoti wa gwaka tũnyũmba tũtũ kana kũgũra mĩberethi ĩno no atuĩke wa gũcirĩma nja, no kĩrĩa agwĩka nĩ atĩ akũrigicĩria thibinaci ciake na neti na nĩgetha kũrigĩrĩria nyoni kana ngũkũ ciake ciũke cithũkangie thibinaci ici ciake, ũrĩa angĩhũthia gũitĩrĩria maĩ okorwo ndarĩ na ũhoti wa kũgũra mĩberethi no atuĩke wa gwĩkĩra maĩ ngereni-inĩ, agatuĩka wa gũcitĩrĩria maĩ na thibinaci ciake no cigũkũra wega, okorwo hena tũtambi kana mũrimũ no atuĩke wa kũhũra dawa na mbombo nĩgetha cikũre wega na ciĩna riri.

Haha ndĩrona nĩ ngwacĩ, nĩ ndũma, ndũma nĩ irio cia ũgĩkũyũ ciendetwo mũno, nĩũrĩa cikoragwo ciĩna cama, ngwacĩ ici, ndĩrona mũrugi ũyũ, nĩatuĩkĩte wa gũcithita, na agatuĩka wa gũciĩkĩra thuburia-inĩ, harĩa ngwĩciria nĩgũcithambia arenda gũcithambia, thutha wa gũcithambia, mũrugi ũyũ no atuĩke wa gũciĩkĩra thuburia-inĩ, atuĩke wa gwakia mwaki wake, na atuĩke wa gũtherũkia ngwacĩ ndũma ciake, na nĩgetha cituike cia kũhĩa wega na atuĩke a wagũcikenerera agĩcirĩa, ningĩ, no atuĩke wa gũcirenganga tũ tũnyamũ tũnini tũnini, atuĩke wa gũcitukania na waru, na marigũ, na nyama, okorwo nĩarĩ na ũhoti, atuĩke wa gũcikaranganĩria hamwe, na ndũrĩ wona irio thaka ta icio, na irio ciĩna ũguni mwĩrĩ-inĩ, handũ ha kũrĩa mũgate kĩroko, noũtuĩkage wa gũtherũkia ndũma ciaku, ũgacitinangia tũrung'o ũkarĩa na cai waku na irio ici nĩcirĩ ũguni mũnene mũno mwĩrĩ-inĩ na kũ ũhe hinya mũingĩ mũno.

Ũyũ ndĩrona nĩ ũrĩmi wa ngũrũwe, na ngũrũwe nĩ nyamũ nyendete mũno na nyonaga ciĩ thaka. Ta tũtũ twana, ndĩrona twĩ tũthaka mũno. Na mũrĩmi ũyũ nĩaroneka nĩ mũrĩmi wendete ũrĩmi wake, na nĩendete kũrĩithia nyamũ ici mũno. Nĩgetha ndute mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, wambere nĩabatiĩ gũkorwo mũndũ wĩna kĩo kĩingĩ mũno. Mũndũ ũrĩ na wendi wa gwĩka ũndũ ũyũ. Tondũ, ũrĩithia ũyũ nĩ ũkwenda mũndũ wĩna ũmĩrĩru mũnene mũno, kuona okorwo ngũrũwe ciaku ndũgũciga ciĩ handũ hatheru, nĩcikũnunga mũno. Koguo, ngũrũwe no ũtuĩke wa gũcigũrĩra irio iria cikoragwo ciĩ ndũkainĩ, no gũka na ũgacihe. Ningĩ nĩnyonaga andũ amwe ona nĩmathithaga makoro ma tarĩngĩ waru, makamatherũkia, magatuĩka a gũcitukanĩria na irio icio cia nduka, magacihe, kana okorwo wĩna waru tũrĩa tũkoragwo twĩ tũnini ũgatũtherũkia, ũgatukania na irio cia nduka, ũkahe, na nĩũbatiĩ kũrora kana ngũrũwe ciaku cĩina ũgima mwega wa mwĩrĩ, kana ciĩna riri, kana ciĩ na mĩrimũ, na ũgatuĩka wa gũcihe ndawa, kũringana na ũrĩa ũrona cigĩthi nambere.

Ũyũ ndĩrona nĩ ũrĩmi wa ngũkũ, na gũtire kĩndũ nyendete ta ũrĩmi wa ngũkũ, nĩ kuona ngũkũ cingĩgwitĩkĩra no cituĩke cia gũkũhe maumithio maingĩ mũno, na mbeca nyingĩ mũno, na ũgakenerera nginya gũcirĩma. Ũrĩa mũndũ angĩka ũndũ ũyũ, kana ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ ũtuĩke wa kũgũra waya ĩno tũrona ĩhũthĩkĩte gĩcirigicĩria, na ikĩngĩ cigana ũna na ũtuĩke wa gũciakĩra. Wakerĩ nĩ atĩ ngũkũ nĩ ciendaga kũigwo handũ hatheru, na ngũkũ ici nĩ tũrona nĩ cigĩtwo handũ hatheru kuũguo mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi ũramenya kĩrĩa areka. Kuũguo o kiroko o kĩroko nĩ ũbatiĩ ũgaciharatĩra kũrĩa ciraikara nĩ getha kũgirĩrĩria mĩrimũ ngũrani ngũrani. Ningĩ ona waya ĩno nĩ ĩtuĩkaga ya gũteithĩrĩria ngũkũ ciaku gũikara handũ hena rĩera rĩiganu kuũguo cigakorwo ciĩ ngũkũ ciĩ na riri na ngũkũ cigũtuĩka cia gũkũhe matumbĩ. Ningĩ ona nĩ ndĩrona nĩ atukanĩtie nginya bata gũkũ thiĩniĩ. No ũhe ngũkũ ici ndawa na ona irio iria cigũragwo nduka-inĩ cia arĩmi ona maĩ ma kũĩgana.

Thigũkũ ĩrĩa ndirikanaga mũno nĩ thigũkũ ya gũciarwo kwa Yesu Kristo. Na thigũkũ ĩyo nĩ ngenagĩrĩra mũno tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga hĩndĩ ĩyo nĩrĩo andũ a famĩlĩ arĩa makoragwo mawĩra-inĩ, arĩa makoragwo mataũni-inĩ, arĩa matonekaga thikũ ici ingĩ cia mwaka, nĩrĩo ũkoraga nĩrĩo maroneka. Ona arĩa mathiĩte thĩ cia na nja wa bũrũri ũgakora nĩrĩo monekanaga. Kwoguo ũgakora andũ a famĩlĩ aingĩ na othe kana hakuhĩ othe nĩ matuĩka a gũcemania. Ũgakora andũ acio nĩ makenanĩra, nĩ marĩanĩra hamwe, nĩ mathiĩ gũcera kũndũ ngũrani ngũrani me hamwe, na ũgakora atĩ wendo na ũiguano famĩlĩ-inĩ mambũra macio nĩ ũkoragwo wĩ mũngĩ mũno. Andũ nĩ marĩaga na gũthĩnjĩrwo mũno, hau ha gũthĩnjĩrwo mũno nĩho ngenagĩra tondũ mambũra macio nĩmo ũkoraga nĩ warĩa nyama nyingĩ mwaka-inĩ na ngakenerera thigũkũ ĩyo. Ona ningĩ andũ nĩ mokaga hamwe magathiĩ makanitha-inĩ gũkũngũĩra thigũkũ ĩno na magacokerera njĩra ciao kũrĩ Mwathani na ũndũ ũcio nĩ mwega mũno.

Haha, niĩ nguona tarĩ mĩtĩ marahanda, na okorwo ti mĩtĩ, ngwĩciria atĩ nĩ ataramu arĩa mathimaga tĩri, kuona kana wĩna mũigana wa kĩ indo iria cibatarĩkanaga, nĩgetha mĩmera ngũrani ngũrani ĩtuĩke ya gũkũra. Na o mũrĩmi o mũrĩmi, nĩabatiĩ harĩ mwaka, ageta mũtaramu ũyũ, akoya gacunjĩ ka tĩri wa mũgũnda wake, kona na kona, agathiĩ agathima, akona kana tĩri ũcio, nĩũrabatara maũndũ ngũrani ngũrani, na agatuĩka wa gwĩta na gũtarĩria mũrĩmi wa mũgũnda ũcio, ũrĩa angĩka na nĩgetha kwagĩrithia tĩrĩ wa mũgũnda wake, na nĩgetha kuona atĩ, mũrĩmi ũcio nĩagũtuĩka wa kuona umitio, na nĩgetha atuĩke wa kuona bainda, kumana na ũrĩmi ũcio wake. Koguo, mũrĩmi nĩabatiĩ agetaga mũtaramu ũyũ, na nĩgetha onokorwo tĩri wake wĩna mũrimũ, agatuĩka wa gũtarĩrio nĩ irio irĩkũ akũhanda, kana nĩ ndawa ĩrĩkũ akũhũthĩra kwagĩrithia tĩri ũcio wake.

Haha, ndĩrona tarĩ ũrĩmi wa mboco. Na mboco ici harĩniĩ, kũringa na ũrĩa twĩkaga ũndũ ũyũ rũrĩrĩinĩ rwitũ, hakwa citirĩ na riri, kuona atĩ nĩ ndaganu mũno. Ningĩ ona nĩndĩrona atĩ, kũndũ gũkũ nĩ maĩ marakorwo magĩitĩrĩria, na rĩmwe nĩũrona atĩ gwĩ icigo imwe ũrakora nĩmararahia maĩ, na gwĩ icigo imwe nĩtamatarahe mboco ici maĩ ma kũigana. Rũrĩrĩinĩ rwitũ, ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩ, no ũkore arĩmi angĩ, rĩrĩa matuĩka ma a kũhanda mbo mbembe, tondũ rũrĩrĩinĩ rwakwa andũ mahandaga mbembe kaingĩ, ũgakora nĩmahandanĩria na mboco ici, na okorwo ti ũguo, ũgakora atĩ nĩmakara mĩtaro, makara mĩtaro magathiĩ maitĩte bataraitha, na thutha ũcio magaita mboco, na itĩna citiganĩte, itĩna cihanaine, ũgakora atĩ, mboco cikũrĩte ũndũ mwega, okorwo ciĩna mũrimũ wa heho, ũgakora nĩ mahũra ndawa, na kaingĩ mako makũ makoragwo makĩhanda kĩmerainĩ na cigakorwo nĩciraurĩrwo na gũkũra ciĩ na riri.

Thigũkũ cia ũndũire nĩ citeithagĩrĩria harĩ gũtũria ũrũmwe gatagatĩ-inĩ wa andũ, na atĩ nĩ ũkoraga andũ nĩmoka hamwe. Nginya andũ arĩa matariguana ũgakora matirĩ na ũndũ ũngĩ mangĩka tiga gũka hamwe. Na andũ nĩ matuĩkaga a gũthĩnja, na mathĩnja ũgakora ta rĩngĩ nĩ mathĩnja ta ndume ĩmwe ng'ima, kana ndũrũme cigana ũna, kana mbũri cigana ũna. Na andũ acio magatuĩka a kũruganĩra, ũgakora atĩ nĩ mathĩnja marĩ hamwe, nĩ maruta rũa marĩ hamwe, nĩ macina nyama marĩ hamwe, atumia makaruga irio ngũrani marĩ hamwe, na hau ũgakora andũ nĩmaiguana. Thutha ũcio mgatuĩka a kũrĩanĩra, magakenanĩra okorwo nĩ nyĩmbo ũgakora nĩ mathaka na mathũngũtha wega biũ. Na hau ũgakora andũ acio makoragwo marĩ akenu, hatikoragwo na kĩeha, ũgakora andũ acio ona nĩ mataranaga, ũgakora ona mũndũ nĩ akwĩra andũ mathĩna marĩa enamo. Na akiuma handũ ta hau akauma arĩ mũndũ mũkenu mũno. Na kuũguo ngoro yake ĩgakorwo ĩna thayũ, ũguo ũgakora nĩ matuĩka a gũtambia ũrũmwe na rwendo.

Ũrĩmi wa kũndũ kũrĩa kwĩna irĩma nĩ wĩragwo rũrĩrĩ-inĩ ruitũ atĩ ũkoraga, ta aya ndĩrona atĩ nĩ ũrakora hamwe mahandĩte mĩmera hau hangĩ makahanda mĩtĩ, hau hangĩ makahanda, makahanda marigũ, rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, ũkoraga okorwo nĩ kũndũ kũinamanu ta gũkũ andũ mahanda thara icigo icigo, ũgakora maganĩtie mũgũnda na thara, ũgakora gĩcigo kĩmwe mahandĩte thara, hau hangĩ makahanda ona korwo nĩ mbembe ũgakora thara rĩngĩ, hau hangĩ ũgakora mahandĩte mboco kana waru, na ũguo nĩ gũteithĩrĩria tĩri ũyũ ndũgakorwo atĩ nĩ ũgũkuo nĩ mbura kana rũhuho rĩrĩa kwaura, kwoguo ũgakora atĩ nĩ ũkoragwo, ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wa kũnyitĩrĩra tĩri waku ũgatuĩka wa gwĩtiria kumana na maũndũ marĩa moru mangĩũhanĩkĩra ta gũkuo, na ũguo nĩ ũkoraga atĩ tĩri ũcio nĩ ũkoragwo wĩna riri tondũ ona maũndũ manene ma ũguni makoragwo tĩri-inĩ matigũtuĩka ma gũkuo na riri wa tĩri ũcio nĩ ũgũtuĩka wa kũgitĩrwo na gĩkĩro kĩnene.

Ndona ũũ, nĩ ndĩrona mũrĩmi wandete ũrĩmi wa ng'ondu, kana ndũrũme mũno. Na ũrĩmi ũyũ, nĩ ũkoragwo wĩ ũrĩmi mwega na wĩna ũguni mũno, maambura-inĩ ma Ndithemba kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ, ndũrũme kana mbũri nĩ cikoragwo na andũ aingĩ maracienda mũno, tondũ rĩu nĩrĩo ũkoraga atĩ, andũ nĩ marenda gũthĩnjĩra bamĩrĩ ciao mbũri. Na kaingĩ ũkoraga bamĩrĩ nyingĩ tondũ ti nene matingĩthĩnja ng'ombe, ũkoraga magũthĩnja ndũrũme. Onokorwo kwĩna maambura, ũgakora makwenda gũthĩnja ndũrũme, tondũ nĩ ĩkoragwo ĩna nyama thaka mũno. Ningĩ, kũrĩithia ndũrũme gũtikoragwo na wĩra mũritũ mũno, tondũ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, ũkoraga atĩ cirekagĩrĩrio kĩroko, cigacoka mũciĩ hwainĩ. Kũguo ona mĩnoga ya gũcirĩithia ndĩkoragwo ĩĩ mĩingĩ. Ningĩ, mũrĩmi ũyũ nĩ tũrona, nĩ atuĩkĩte wa gũcihe irio mũharatĩ-inĩ. Na ndĩrona ngwĩciria nĩ cumbĩ, ũtukanĩtio na irio irĩa cigũragwo nduka-inĩ, na nĩgetha ndũrũme ciake cikorwo na riri ũũ, na nĩ cituike cituĩkĩte cia kũheo ndawa cia mĩnyoo cigathakara ũũ.

Aya maroneka nĩ arĩmi a kahũa, na arĩmi aya nĩ maroneka ni makenete mũno nĩ kuona atĩ kahũa karĩ keru. Na kahũa karĩ keru nĩ kuonania atĩ arĩmi aya nĩ megũtuĩka a gũthũkũma kuumana na kahũa gaka kao, na matuĩke a gũcokeria mĩnoga na mĩĩrĩ yao ngatho, kuumana na wĩra ũrĩa mũritũ matuĩkĩte a kũruta. Na nĩkĩo ũkuona arĩmi aya marĩ akenu ũũ tondũ rĩu no andũ magwĩta arĩa magũtuĩka a gũtua kahũa gaka kao keru, na matuĩke a gũgacagũra, na matuĩke a gũgatwara kĩganda-inĩ gĩa gũthĩa kahũa, ma matuĩke a gũthimĩrwo kiro irĩa matuĩkĩte a gũtua na kuona na kumana na ũrĩmi wao, na matuĩke a kũrĩhwo. Na ũrĩmi wa kahũa nĩ ũtuĩkĩte wa kũhe andũ mbeca mũno tondũ nĩ ũkoraga kahũa ta gaka nĩ gatuĩkaga gakwendio nginya nja wa bũrũri. Ũkona arĩmi aya nĩ maraheo bonus mũico-inĩ wa mwaka na magatuĩka kũhingia maũndũ ta kũrĩha fees, kwĩgũrĩra nguo, kũgũra irio njega cia kũrĩa na ona mabata marĩa mangĩ makoragwo mena mo mĩciĩ-inĩ yao, na magatuĩka a gũkena mũno.

Mawatho marĩa marũmagĩrĩrũo kũhingia mabata ma kũhe njanjo nĩ atĩ, wa mbere mũciari nĩ abatie gũthiĩ kiriniki ona mbere ya kũgĩa mwana ũcio. Ũgakora kũndũ ta kũu nĩ gũtũmagwo andũ arĩa merutagĩra na nĩ getha matuĩke a kũhe ciana njanjo, na kũhe andũ motaro ma ũgima wa mwĩrĩ, kuona andũ ta avcio kaingĩ matikoragwo na ũgĩ mũingĩ kana mũkinyanĩru, na nĩ getha magatuĩka a kuonio bata wa njanjo icio. Kuũguo ũgakora atĩ, atumia acio nĩ mathomithagio nĩ andũ acio, bata wa kuhe ciana njanjo, na ũgakora atĩ o mũtumia no muhaka atuĩke wa gũtwara mwana wake akaheo njanjo. Na kwaga ũguo nĩatuĩkaga wa kũhingũrĩrwo thitango tondũ nĩ bata mwana wothe kũgĩa njanjo. NIngĩ nĩũkoraga ona kwĩ andũ mathiurũrũkaga mĩciĩ-inĩ ya andũ ta acio makĩheanaga mathomo, makĩheanaga tũtawa tũrĩa ciana ciheagwo, magĩthimaga ciana ta icio kiro, magathiĩ mũciĩ o mũciĩ na nĩ getha gũtigĩrĩra o mwana nĩ atuĩka wa kuona ũgima wa mwĩrĩ na motungata marĩa ma ũgima.

ĩno, tũrona nĩ mboco, mũrĩmi atuĩkĩte wa kũhanda akamĩmenyerera, na agatuĩka wa kũmĩgetha. Akamĩhũra, na agatuĩka wa kũmĩhuha, kuona mboco ĩno ndĩrĩ ona tũhuti tũnini. Mboco, wa mbere mũrĩmi abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, nĩ yatuĩka ya kũũma. ĩkooma biũ, na nĩgetha kũgirĩrĩria kũgirĩrĩria mboco ĩyo kũguma. Wa keerĩ, kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ, rĩrĩa mboco ĩĩ hakuhĩ kũgethwo, nĩ rĩo kuraga. Kũguo mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, mbere ya kwanjĩtie kuura nĩ atuĩkĩte wa kũgetha, na nĩgetha mboco yake ndĩgatuĩke ya kũrugana, na ĩtuĩke ya gũtokoyana, na ĩtuĩke ya gũbutha. Kũguo, thutha wa gũtigĩrĩra maũndũ macio, mũrĩmi mboco ĩno no ahũre ndawa. Tondũ rĩrĩa watiga mboco yaku kahinda karaihu, nĩ ĩtuĩkaga ya kũnyamario nĩ tũtambi, tũtambi ta mbũca. Ũgakora waga kũhũra ndawa ya mbũca, mboco yaku nĩ ĩgũtuĩka ya gũtũratũrwo nĩ mbũca, na ĩtuĩke ya kũgũithia kiro. Kũguo ona ũkĩmĩendia, ũgũkorwo ũkĩmĩendia na thogora wa thĩ mũno, na ũkathiĩ hathara nene.

Ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, ũyũ nĩ ũrĩmi wa ndũrũme na ng'ondu. Na mũrĩmi ũyũ nĩaroneka nĩ mũrĩmi wĩna kĩĩo mũno kuona ũngĩona ng'ondu ciĩna tũnyamũ tũtũ matũinĩ twĩkĩrĩtwo nĩ kuonania nĩ ng'ondu cia gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Na arĩmi aingĩ nĩmarenda kũrĩma ng'ondu ici kuona atĩ nĩcirakũra na ihenya citiragwatwo nĩ mĩrimũ ũhũthũ na nĩciratuĩka gũkorwo na kiro nyingĩ mũno. Koguo ona mũrĩmi ũyũ agĩtuĩka nĩgũciendia araciendia agatuĩka atĩ nĩarona baida ĩ igũrũ mũno na maciaro maingĩ mũno. Koguo mũndũ gwĩka ũũ nĩabatie wambere gũkorwo na kĩĩo kĩingĩ mũno. Na hakwa ngĩciria mũgũnda ũrĩa mũndũ abatie gũkorwo naguo akorwo nĩarenda kũrekereria ng'ondu ciake ũbatie ũkorwo wĩ mũnene atĩ ng'ondu ciake nĩcirĩtuĩkaga cia kũrĩa kũu nacigatuĩka cia kũhũna. Na mũrĩmi ona nĩabatie gwĩtaga mũrigiti wa mahiũ nĩgetha akarora kana ng'ondu ciake ciĩna mũrimũ kana nĩcirakũra na riri. Agatuĩka wa gũcihe ndawa cia mĩnyoo na nĩgetha ng'ondu ciake cigatuĩka cia kũmũhe maciaro mega na agatuĩka wa kũgunĩka o hau.

Ndona ũũ ndĩrona atĩ ũyũ nĩ mũgũnda, na mũgũnda ũyũ wĩ kũndũ gĩthaka-inĩ. Na gĩthaka-inĩ kaingĩ kaingĩ ndigwĩciria atĩ nĩ wega kũrĩma ithaka-inĩ kuona atĩ nyamũ irĩa cikaraga ĩthaka-inĩ nĩ ciũkaga na cikanyamaria mĩmera yaku mũno. Nyamũ ta nũgũ nĩ ũkoraga atĩ nĩ ciũkaga ũgakora atĩ okorwo nĩ waru ũhandĩte cigakwenjera, okorwo nĩ mbembe ũhandĩte cigoka cigakohora ona irĩa citakũrĩte wega biũ, ũgakora atĩ nyamũ icio nĩ cigũtuĩka cia kwananga. Ũkorwo nĩ njogu, ũgakora nĩ cioka cigakũrangĩra mũgũnda, cigakũmĩria, cigakinya mĩmera yaku cikĩrĩaga, ũgakora mũrĩmi nĩ athiĩ hathara nene mũno. No ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, kũrĩma ithaka-inĩ no kwega kuona atĩ mĩgũnda ta ĩyo ndĩkoragwo ĩrĩmĩtwo mũno, ũgakora atĩ ĩkoragwo ĩĩ mĩnoru na irio irĩa cikũraga kũu cikũraga ciĩna riri mwega mũno. Kuona ona mĩrimũ ndĩkoragwo ĩkinyĩte kũu, ũgakora ona mũrĩmi ndaratuĩka wa gũthĩnĩka mũno akĩrĩma tondũ tĩĩri nĩ mũnoru, indo irĩa cia hinya ciĩ tĩĩri-inĩ citihũthĩkĩte mũno, ugakora mũrĩmi ũcio nĩ aratuĩka wa kũgunĩka na hinya mũno.